Mathĩna nĩ kĩndũ kĩmwe kĩa mbere kĩrĩa kĩhutagia wonekani wa irio kũrĩ mĩciĩ. Tondũ kwĩ andũ makoragwo na mathĩna, ũgakora ta rĩngĩ gũtirĩ wĩra, ũgakora andũ acio ona kĩndũ gĩa kũrĩa matingĩhota kwĩgũrĩra. Ningĩ ndwari nĩ kĩndũ kĩngĩ gĩtũmaga gũkorwo na wonekani wa, mathĩna ma wonekani wa irio kũrĩ mĩciĩ. Tondũ tuge ta rĩu mũndũ ũrĩa ũthiaga gwetha ta rĩu baba wa mũndũ, kana mamu wa mũndũ rĩrĩa arũara, na nĩwe ũthũkũmagĩra bamĩrĩ yake kana ciana ciake, ũgakora mũthenya ũcio kana kahinda karĩa arũara nĩ gakoragwo ge karitũ mũno kũrĩ bamĩrĩ ĩyo kũrĩa kana kuona irio. Na ningĩ kĩndũ kĩngĩ ta mĩgũnda ũgakora ta rĩngĩ he andũ matarĩmaga, indo ciothe nĩ kũgũra magũraga. Rĩu ũgakora hĩndĩ ĩrĩa irio kana indo ciĩna goro thoko-inĩ, nĩ gĩtũmaga, nĩ gĩtũmi kĩmwe gĩtũmaga indo imwe ciage kũgũrwo bamĩrĩ-inĩ ĩyo.

Wagi wa mawĩra nĩ gĩtũmi kĩmwe gĩtũmaga gũkorwo na wagi wa irio mĩciĩ-inĩ. Tondũ tuge ta rĩu hĩndĩ ĩrĩa mũndũ kana tuge nĩ baba wa mũndũ kana mamu wa mũndũ aga wĩra, ũgũkora bamĩrĩ ĩyo nĩ yaga irio cia kũrĩa. Ũgakora mũthenya ũcio ta rĩngĩ nĩ maga kana kahinda kau maga wĩra nĩ megũkorwo na thĩna mũingĩ mũno. Ũgakora mũciĩ ũcio gũtirĩ na irio. Ningĩ maũndũ mangĩ nĩ ta riũa rĩrĩa rĩkoragwo kuo mũno. Ũgakora rĩrĩa kwaga maĩ ona andũ arĩa marĩmaga ũgakora kahinda kau matinarĩma. Ũgakora gwa kahinda kau kana indo irĩa mahandĩte nĩ cioma. Rĩu cigacũngĩrĩria ng'aragu nene mũno. Na ningĩ kĩndũ gĩa gatatũ nĩ ta ndũari, ũgakora rĩrĩa mũndũ ta rĩngĩ arũara, mũndũ wa bamĩrĩ na nĩwe wethagĩra bamĩrĩ yake, bamĩrĩ yake gwa kahinda karĩa ekũrwara, bamĩrĩ yake nĩ ĩkũhũta mũno. Rĩu ũgakora macio nĩmo maũndũ marĩa mahutagia wonekani wa irio kũrĩ mĩciĩ.